Ore ena naa emawai ena natuunoki. enkaitubului natuunoki. neeku kegira aiteru aosh ntapuka. ina pee idol ajo, ipilipila, pii. ore ake pee eidip atoosho ntapuka enkaitubului pookin. keitodolu ajo etataana peyie eikesuni. ashu etataana pee eku. neeku iyiolo ena mayai, etataana pee ore ena aitubului peeku .amu iterua aosh intapuka. ena toki naitodolu nchere, etataana pee, eku. ashu pee ikesuni. ena aitubului. ore oshiake daikin pookin anaa mpoosho teneosh ntapuka. naa etaa

Ore eng'eno naata naipirta ena bae. naa ore taata ore Kuna kera kutitik naagira aisomea enkisuma e CBC.naa kegira ninche aayiolou eniko .egira angenu oleng. amu ore engeno nayieu. eyieu neyiolou enkerai entoki nayieu, entoki naifaa nedoli. entoki naifaa nisumare. eyieu oleng, nengenu ilmalimuni, peyiee eipimoki Kuna kera enkitumiata ena mashini, ashu e tablet ashu ninye esimu. peyie neitumia ake nkera aingialaki kake peyie eisumare te sukuul enkata naifaa. neisumare aayiolou ntokitin aasie homework nisumare sii tedarasa. nelikini autaki ine.